Chiemoni inyalo loso ka ikawo mo iketo e pan kasto ka mo osechioelore matin kastikawo tong' mar gweno tigoyo e panno koro kosechielore badhe kumachielo tichaki iloko kasto kosechielore maber asto igolo to iketo e san.

Gini iluongo ni mo. Moni itiyo kode pile pile kuom loso chiemo mopogore opogore kata ka chielo mandas, kata ka wang'o gweno, kata ka tedo chiemo mopogore opogore kata kaka ring'o. Watiyo kode e ngimawa mapile pile ka waloso chiemo ainago.

Kastoma ni abro puonjo mondi kaka onyalo chudo e yo mar bengi, to mokwongo abropenje ni yo mane manotemogo chudo ma ne ok odhi kare. Bang' mano tabropuonje kaka onyalo timo chudone ka akwongo aneno ni en gi bundles moromo manyalo kete odhi e mbui. Mar ariyo adhi nyise kaka odhi chudo, odhi e akaontne kasto odhi e oro pesa kata chudo, kasto oketo pesa modwachulo cha kasto oketo nambane mar siri. Bang' mano to pesani dhi dhi kendo odhiyudo yot e ore.

Tijni kapok itime nyaka ibedgi ng'eyo mar kompiuta matiende ni isesomo kompiuta ming'eyo kata kaka itiyo kode. Mar ariyo, nyakibedgi kompiuta mondo obed ni inyalo timo tijni. Mar adek kendo, nyakibed kama nie sitima minyalo bedo kinyalo chajo kompiutanini ka itiyokode. Kendo inyalo bedo gi headphones kata gige winjo ma seche ma owuoyo tunyalo winjoru sama utimo tijeugo.

Gimabiro e paro kaneno gini en somo. Somo kendo gi puonj ma japuonj ni e klas kendo puonjo nyithindo mondo oyud ng'eyo mar gikmoko mopogore opogore kaka teknolojia, kata kwano kata kisungu gik mopogore opogore e klas, to ji obedo kanyakla mondo gisom buk.

Okang' minyal kaw mondo ji oyud yot samikawo kipande en choro kar kawo kipande machiegni kod gwenge mondo ji te oyud yot e dhi kawo kipande kendo golo chudo ma ichulo sama ikawo kipande mondo kata joma ok nyal chulo ji te oyud kipande.

Gima osetimorena sama atiyo gi yore mag biometric, en ni mar masin mar biometricno hang' kata we tich, miyo koro ji ok yud kony kata tiyo kode bedo matek. Koro gimaneno ni inyal tim jomaloso masinde mag biometricsgo olosgi maber maok nyal kethore kata ok nyal hang' sama itiyo kodgi maketho sa kata koro miyo tich ok dhi maber.

Chiemoni kaya godo e chiro, mokwongo abiro poke maber taolo pi e sufuria kaeto abiro lwoke. Kaselwoke tabiro keto pi e kendo mondo ochwakre maber. Ka osechwakre maber, abiro golo kendo abiro tiyo gi kijiko kakete e san, abiro nyuase anyuase mondo oregre mayom. Kasenywase mobedo mayom, abiro kete e dania kata abiro kete aketa e san mondo achame kamano. Anyalo chame gi ring'o.

Anguro en chiaye maber kendo pith mare nigi ohala ahinya. Rite kendo lose makare ber kendo konyo ahinya kouse kata koyang' ringe. Ringe mit kendo pidho ji mang'eny. Kata kouse be okelo pesa maber makonyo oganda.

Ring'o kata sausage irito kamae mondo kik kethre. Mokwongo, wanyalo wang'ogi magitwo maber kasto waketogi kama oyawore. Mar ariyo wanyalo ketogi e freezer kaginumu kendo waketogi magibed ma frozen maber. Mae konyo ahinya kendo miyo ok gikethre. mar ariyo mar adek, wanyalo chwakogi. Kochwakgi maber miyo ok gikethre nikech onge gimanyalo chopo kuomgi mapiyo.

Riwruok maok mag piny owacho matimo arita mar tuo mar HIV e gweng'wa en kaka UNICEF. Osekonyo ahinya kendo gisemiyoji yedhe gi USAID. Gisekonyo ahinya kagimiyo jogweng'wa yath kendo konyogi ka gimiyogi chiemo makonyogi ndalo ma gitiyo gi yedhe mag ARVs.

Gima biro e pacha kanono tijni, tijni en pidho jamni mag dhok makelo chak. En tich maber ahinya nikech okelonwa chiemo. Okelonwa ring'o koyang' dhiang'. Kendo okelonwa chak konyiedh dhiang'. Nyaka kendo gimokelonwa en medo dhok ka po ni ginyuolore. Dhogi koter e chiro, gikelo ohala maber. Kendo kata chak be kawauso towayudo pesa kuomgi. En tich maber ahinya kendo en tich makelo mwandu ne oganda wa e Kenya ka.

Tich mar uso tong' en tich maber ahinya. Ji mang'eny tiyo gi tong' gweno e gweng'wa kendo kata e heria madakie. En tich maber ahinya nikech okelo omenda ne ojendni kata jogo matiyo tijno. Anyalo wacho kamae kuom tijni. Tijni dwaro jokma gin keen ahinya kendo jokma ong'eyo losogi maber. En tich maber ahinya nkech okelo ohala kendo okelo maendeleo maber mapile pile e gweng'wa.

Gima biro e pacha samora amora kata kamoro amora manene bank, mokwongo bank en chenro maber makonyo ahinya kuom kano mwandu mag jopiny. Kendo okonyo ahinya miyowa loan kata kanonwa pesa. Kikano pesani e bank to ibroyudo ohala kinde ka kinde kendo kionge kendo kata kain gi chandruok, to bank nyalo miyi loan manyalo konyi kendo ibiroduoko bang'e. Kidwachako ohandi moro, bank biro holi pesa mondo ichakgo. Bank ber ahinya kendo konyo sama wan gi chandruok kata sama wadwa kano gigwa kata mwandu wa mok wanyal kano e ot.

Gimatimore kae en ni, aneno ka rombe nitiere e i gari. Rombegi gin rombe mangi yier mang'eny kendo yiergi gi mokwongo inyalo ti kodgi kiloso kodgi lewni ma waruako kaka jaket mamiyowa liet ndalo ma koyo ng'ich. Mar ariyo, rombegi gin rombe maber kendo inyalo usgi mwayud pesa. Moro mar adek, rombe miyowa ring'o maber kendo ringgi mit kendo nyalo miyo welo mang'eny chiem maber mayieng'. Gin gi ohala ahinya kendo gikawo space matin kipidhogi.

Ber mwayudo kuom uso olembe. Olemo mokwongo nigi pesa kendo ji mang'eny ti ohero olemo. Ji mang'eny ohero rabolo, ji mang'eny ohero maembe, machungwa, nyanya itiyogo e tedo kendo ji mang'eny tiyo kode odiochieng' ka odiochieng'. Mae konyo ahinya kelo pesa kendo ober kabisa okelo pesa okelo tich ne joma yudhe e alworana en tich maber ahinya.

Chiemoni gi dho ngere iluongo ni salad. En chiemo maber ahinya moting'o alode mopogore opogore. Ober ahinya e ngima dhano kendo inyalo chame gi gweno, ring'o kata gi mchele. En chiemo maber ahinya makonyowa ndalo ma wan matwo kata ndalo ma wan gi welo. Wanyalo tede kendo wanyalo chame kata lilo kamae.

Mondo ichak tich mar loso kata mana bedo gi tong' gi nyithi gwen, gima wabro dwaro mokwongo en mashin mar incubator mwa kete tong' kendo mamiyogi liet nyaka chieng' gi hatch. Mar ariyo, wabiro dwaro tong' manigi quality maber mobedo ,morit maler ema wabiro kawo achiel kachiel kawakete incubator ni, wabiro dwaro sitima mabiro tiyogo nyaka chieng' tong' gi poki. Wabiro dwaro room maber mwabiro kete ma ok bi tungni kode kae gi kae.

Ahero tijni, tich mar pidho atudo en tich maber kendo okelonwa pesa . Atudo en chiemo maber ma ji mang'eny ohero kendo wanyalo tiyo kode komiyowa tong' kinde ka kinde. Ahero gi ahinya nikech gikelonwa pesa kendo gimiyowa chiemo.

Watiyo gi eCitizen e Kenya kae kwang'ado godo KRA pin makonyowa e chulo tax kinde ka kinde, kendo wanyalo tiyo kode ka watimo application mar passport mar countries mopogore opogore.

Gimabiro e pacha ka anono tijni en ni, olwenda en gima ohero kamolil. Kendo mondo inene ibironene mana ka en kuma sende gi chiemo modong' odong'e nitie. Ok gin gima ber ahinya ne health wa kendo gimiyo ngimawa bedo ma ok ber ahinya, ginyalo keto tuo e alworawa kendo ok en gimaber ahinya.

Aluru en winyo maber kendo gin winy makonyo kendo miyo alworawa bedo maber mondisore. Winy ber ahinya nikech gikonyowa e kinde mag decomposition kendo gikonyowa ahinya e eco-system. Gin gik maber kendo waherogi ahinya e alworawa.

Weche mankod nengo kae en helb. Helb en pesa mimiyo rowere mantiere e skul kendo konyogi chulo fee kata konyogi e rito ngimagi kaginyalo nyieogo chiemo e yore mopogore opogore. Nyithindo tee mantiere e sikul mag government e universities mag government yuido pesa mar helb kendo ma en tim ma sirikal osetimo maber kendo okonyo oganda gi jonyuol e chulo pesa mar somo ma ichulo semester ka semester.

E-citizen ni oseyudore e anyuolawa. Kendo itiyokode e department of criminal investigation ka itimo kode nonro mar manyo jomoko man ok ma koso ne sirkal kata makoso ne jomamoko kinde ka kinde. Okonyo ahinya kendo imiyo nyaka ji police clearence certificate be inyalo apply kode.

Tich mar thieth nigi nengo e aluorawa nikech omiyo ngima dhano bedo maber. Kendo omiyo ng'ato ka ng'ato ng'eyo kaka ngimane ler kata ka en gi chandruok moro amora. Neno daktari en gima ber ahinya. Kendo en gi ohala maber e aluorawa. Girito ngimawa maber. Kendo gimiyowa yedhe samoro amora ma wadwaro. Makata ka wan jomatuo to wanyalo yudo konyruok.

Chiemo machal kamae anyalo chamo ka an kenda, ka an gi osiepena kata ka an gi familia. Chiemo kelo ji machiegni kendo en gimaber makelo mor sama ji odenyo. Chiemo ber kendo en gima healthy ne ngima dhano. Emomiyo ng'ato ka ng'ato onego obed ni yude e sa mowinjre. Ma en gimaber ahinya kendo wanyalo kelo mor.

Gimatimre kae en ni mae nitiere jatuwo mantiere osuptal, kendo nitiere ng'ama rite. Ochalo nyathi matin manigi chandruok, kendo onego obed ni oyudo thieth. En gi ng'ama rite machalo kaka mamagi, kendo obet e otanda kong'iye ka ng'ama tuwono onindo. Mae e gima aneno ka timore kae. To nyathi monindono kata ng'at monindono chal mayudo thieth, seche monindo kanyono.

Tich mar loso kata ndiko matatu e pinywa kae, tinde dwaro ni mondo ng'ato odhiyo skul mondo opuonje maber kata kapo ni ang'eyo tijno, tanyalo puonje time maber. Ka mokwongo, abro puonje pile ka pile kaka onego obed ni ondiko gi maber. Kendo, mokwongo abiro nyiewone apron gi mask maber mondo kik oyud chandruok mora mora kinde motiyo tijni. En tich maber ahinya nikech en gi pesa. Go matatu range kelo pesa e alworawa nikech ji mang'eny dwaro ni matatugi olosnegi e yore mopogre opogre.

E nayudo ripot mar mibadhi ma omako jotij piny owacho mane oland sa abiryo. Ok en gimaber ahinya nikech wan kaka jopiny, wan gi waketo geno kuomwa kuom jotich sirkal ma to pod gin gi mibadhi e tije gi. Ok en gima ber ahinya nikech wadwaro konyruok moa kuom jotij sirkal. Onego bed ni gitiyo gi ratiro to mibadhi moro amora ok onego omak gi.

Sigendni mahero an kaka Jaluo en sigendgi mag anyuola wa mabeyo. Kaka sigand Ken Ouko mane en jaratiro kendo ne en ng'at manosomo maber. Ne en ng'at ma jaratiro kendo ne en jatich matek ahinya. Nokonyowa ahinya e sirkal kendo jopiny noketo geno kuomgi. Mano osekonya ahinya kamiya abedo ja ratiro kendo omeda teko kang'eyo ni ji mang'eny ogeno kuoma.

Ng'eyo ma idwaro e tijni en mokwongo en japuonj mabiro tayo nyithindogi kinde ka kinde kapuonjogi kaka onego bed ni gitiyo gi gigi, gi laptop. Mar ariyo, en pesa ma ibiro make sure ni nyathi ka nyathi oyudo laptobe kendo otiyogo maber maonge shida moramora kata chandruok mora mora mabiro e kinde sama gisomo.

Tijni en tich maber ahinya nikech okelo rieko ne nyithindwa. Okonyo gi ng'eyo tiyo gi kompyuta kendo miyogi rieko ahinya e loso gik mopogore opogore. Ma ber kendo kinde duto okonyo ahinya miyo nyithindo rieko maber. En gima onego nyathi ka nyathi madhi e skul Obed ka ong'eyo. Kendo japuonj ka japuonj onego bed ni puonjo.

Prenatal care en gimaber ahinya e ngima miyo gi nyathi. En gimaber ahinya nikech okonyowa ng'eyo kaka miyo gi nyathi mantiere e iye no ngima gi chal. Kendo kata konyo wa ndalo monego bed ni gikinyore kokelo nyathi. En gimaber ahinya nikevh oloso ji mondo ong'e ni nyathi moro onego obed ni idhi nyuol ka. Safe delivery of infant en gima en important sana. Preparing a father or a partner be en gima nikare nikech ging'eyo chon ni onego obed ni nyathi moro inyuolo negi. Ma ber ahinya e ngima kinde ka kinde.